Tukab chego ko kiyagik choton chebo komonut missing ako nyolu koitemindet isir anan nyolu itindoi tukuk tukul akobo tuchote si yon kapit nyosut agetutuk ngele kanm miondo teta ak komee koyoche itindoi tukuk tukul akobo tenyotet sikopit isirte koba kipagengeit notet netoreti kokonin anan kolipanun nuosutyo notet. Ngunon yoche itindoi kii agetutuk akobo tuchotet sikopit yeit kii agetutuk nyosutyet komuche kotoretin simenyoru asenet neo missing akobo tukuk.

Chang' tiet che yae kip agengeishek che chang' si kopit kotaret temiik. Amu temiik ko makchingeituguk che chang si kopit kosuldaen temishenwan. Netai ko yache en emetap Kenya kotaret temik ko cheng'chi keswek anan minutik che kararan si yan kamin icheget komanyoru asenet age tugul ngamun keswek ko kararan missing'. Kora ko yachen en emet ap Kenya ketaret temik asikopit konyor aliik che imuchi koalchi rurutikwak eng' peit ne kararan ngamun temik che chang' kosiche rurutik che kararan lakini manyoru peit.

Yoon imoche ibirte simoit ibirchi chorweng'ung anan ibirchi cheotupche koyoche ibur komyee, netai koyoche inaam simoing'ung ak kitya icheng' en simoit olekiisirte kainet ab chichotet neimoche ibirchi, ak kitya ibirchi inendet, ak yoon kakokur indoi itit sikobit ikas kotko kure anan momiten inendet en sait notet, kora yon kokibirun chii en gaa anan ko chii agetugul inome ak iyonchi sikobit igas kiit nemoche komwaa ak kityo indee itit sikobit igas komyee,

En emetab Kenya ko ole kiibundo mokutik chebo temishet en Kenya konyolu konget emet nebo Kenya kokochi temik tukuk keswek anan kokochi en oliet nemii ngweny sikopit koityi chitukul komin minutik chotet ngamun temik chechang komoityin kwal minutik kwak cheyoche kin en imbarenik kwak, koyoche konitet koyoe temishet kwo barak missing yon ko kikoit temik tukuk en oliet neityin icheket koyoe temishet koet missing.

Chang tukuk chebo komonut chenyorchingee en kipagengeit nebo emet noton kotoreti temik chechang sikopit kisuldaen boishonik kwak chebo temishet, yon koituyogee kipagangeishek Checheng koyoe temishet koet ak kobunchi komonut missing ngamun kipagengeishek chuton kotoreti temik konyor keswek chekororon chemotindo miondo Ako cherurtos komie yon kakimin. Koraa kipagengeishek chechang kotoreti temik sikopit konyor beit nekararan en rurutik kwak chekosich en imbarenik kwak.

Chang bongonutik chebo kipagengeishek chetoreton en temishet nyun ngamun osibi tukuk chechang chebo temishet en emet sikopit amun tukuk chekororon chetoreti korun ana chekonyoru keljin neo. Koraa kotoreti kipagengeishek koborwon tukuk chemiten olienywan barak sikopit amin chotet ak inyorchigee keljinoik chechang. Kipagengeishek koraa kotoreton sikopit onyoru beit nekararan en rurutik kyuk ngamun icheket kotindo bik chechang chebo emotunwekab sang cheolen tukuk ana minutik kyok.

Yon koib bik rurutik chebotab sang koibu asenet neo missing en bikab Kenya, yon kikiib tukuka temishet en sang koyoe rurutik chebo temik en emenyon komonyor bik cheolen anan komonyor beit nekararan ko nitet koyoe temik chechang kosich koimutik chechang amun wendii ngwony olietab tukuk kwak chekamin amun kakonam bik kosir tukuk en sang ko nitet koyoche keyesho sirkalitat Kenya sikopit konyor keljin temik kyok akosich chepkondok che yoche.